Mũtambo wa PayPal nĩ wa bata mũno makĩria kũrĩ andũ arĩa marutaga mawĩra ma njĩra ya online, na nĩũhotithagia andũ aya kũamũkĩra marĩhi mao na njĩra hũthũ. Mũtambo ũyũ nĩũtũmĩte marĩhi makorwo makĩrĩhwo na njĩra hũthũ mũno, hakĩrĩ ũguo gũtũma mawĩra marĩa marutagwo njĩra ya online makorwo magĩthiĩ na mbere na njĩra njega, na makorwo magĩkĩrĩrwo, hakĩrĩ ũguo magatũma bũrũri witũ ũthiĩ na mbere na kwĩgwatĩra mbeca kuuma mabũrũri mangĩ.

Thoko cia mĩciĩ-inĩ nĩikoragwo ikĩhota gũcindana na supermarkets nĩgũkorwo nĩ cirĩ ngumo ya gũkorwo ikĩamũkĩra irio cia cio ĩmwe kwa ĩmwe kuma mĩgũnda-inĩ, na irio ici cigakoragwo citaikarĩte, na hakĩrĩ ũguo citikoragwo cirĩ ng'andu. Makĩria ya maũndũ mothe thogora wa irio ici ũkoragwo ũrĩ thĩ makĩria kũringithania na thogora wa irio kuma supermarket na kuma nduka-inĩ cia intaneti.

Rĩrĩa thirikari ona atongoria arĩa mathurĩtwo megũthundũra tabarĩra cia ũthii wa na mbere, ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno harĩ mũingĩ ũrĩa mathurĩte, nĩ tondũ nĩ wonanagia wĩhokekeku wao harĩ wĩra ũrĩa marĩkĩtie kũigĩrĩrwo ciande-inĩ ciao. Makĩria, rĩrĩa thirikari ĩkũthundũra tabarĩra ici, nĩ ĩkoragwo ĩna mwĩhoko wa kũguna aikari na njĩra citiganĩte, nĩgetha mĩtũrĩre yao ĩthiĩ na mbere na kwagĩra, arĩ kĩo gĩtũmi gĩa gũkorwo mathurĩtwo.

Ũciarithania wa irio nĩ ũhutagio na njĩra citiganĩte na ũgarũrũku wa rĩera, rĩrĩa kwa mũhiano mbura ĩngĩneneha, irio cigĩciarithanio, na ĩkĩre gĩthimi nĩ ũthũkagia irio, no rĩrĩa rĩera rĩakorwo rĩrĩ rĩega na rĩrĩa rĩagĩrĩru, mbura njega, na riũa, nĩ gũtũmaga ũciarithania wa irio wagĩrĩre mũno mũno makĩria, na hakĩrĩ ũguo ũgatũma ona wonekani wa irio cia kũigana bũruri mũgima ũkorwo ũrĩ kuo.

Wonekani wa mawĩra matiganĩte marĩa mũndũ arutaga nĩgetha one irio cia o mũthenya nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa mahutagia wonekani wa irio kwĩ mĩciĩ. Mawĩra matiganĩte kũringana na gĩthomo, kũringana na ũtaaramu kana ũgĩ, nĩ cicũngagĩrĩria mawĩra marĩa mũndũ arutaga na mũcara ũrĩa onaga. Na hakĩrĩ ũguo cigacũngĩrĩria irio kana nĩ cikuonekana kana citikuonekana. Ũndũ ũngĩ nĩ mũigana wa gĩthomo kĩrĩa mũndũ athomete, nĩ tondũ andũ arĩa mathomete gĩthomo kĩnene, maita maingĩ nĩ makoragwo mena ũhotekeku wa kuona mawĩra mega. Na hakĩrĩ ũguo makahota kuonaga irio cia o mũthenya ona magatigia. No arĩa rĩngĩ maagire gũthoma nĩ maremagwo rĩngĩ nĩ kuona.

Andũ marĩ obici-inĩ cia rũhonge rwa woi wa mbeca cia igoti, andũ aya nĩgũka mokĩte kũrĩha igoti rĩao, nĩgetha mahingie itemi rĩao rĩa gĩthirikari rĩrĩa rĩhingagio na njĩra ya ũigĩrĩrĩki rĩa kũrĩha mbeca cia igoti, nĩ tondũ wa mawĩra na nĩ tondũ wa aah mbiacara irĩa cithiaga na mbere ikĩrutagwo, nĩgetha thirikari yone mbeca cia gũtwarithia bũrũri na mbere.

Nyeni cia kĩndũire iria nyendete makĩria nĩ terere, na terere warĩkia gũtuo kuma mũgũnda, ah ũrutagwo mĩkorimĩkori ĩyo, ũgacoka ũkonganio ũkaigwo handũ hamwe, ũkambia gũthambio na maaĩ matheru marĩa maratherera nĩgetha uume gĩko, wathambio warĩkia gũthera, ũkoywo ũkambia gũtinangio, watinangio ũgakorwo no ũrugwo na maguta na mwaki.

Ona kũngĩ kinyĩrĩra aingĩ aitũ nĩ tũkenagĩrĩra ũmithio wa irio, amwe a andũ bũrũri-inĩ witũ matikoragwo magĩkenerera nĩ tondũ wa wagi. Ũũ nĩ kuonania atĩ umithio wa irio bũrũri-inĩ witũ ti mũiganu. Thirikari, no ĩteithĩrĩrie kuongerera umithio wa irio, harĩ kũheana indo ta ferterlizer ona kũheana mbegũ, ona ningĩ kũnyihia igooti rĩrĩa rĩrĩhagwo nĩ andũ rĩrĩa mekũrĩha, nĩgetha mone motungata matiganĩte ma ũrĩmi.

Abithaa wa rũhonge rwa ũngania wa igoti gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya rũrĩa rũĩkaine na njĩra ĩngĩ ta KRA. Nĩkwarĩria ararĩrĩria andĩki a mohoro kuma materebiconi matiganĩte. Abithaa ũyũ nĩaronekana akĩgeria kũmaiguithia gĩtũmi kĩa makorwo makĩrĩhia mbeca na mĩbango ya rũhonge rũrũ nĩgetha mahote kwandĩka mohoro.

Andũ nĩkwamũkĩra maramũkĩra motungata matiganĩte ma gĩthirikari kũhetũkĩra mũbango mwerũ ũrĩa ũrehetwo wa Huduma Center. Mũbango ũyũ nĩũrahotithia andũ gũkorwo makĩamũkĩra motungata ma bata ma thirikari o kũrĩa marĩ na ũgakorwo ũkĩhũthia ũheyani wa mũtungata maya. Thirikari ĩkĩte ũũ nĩgetha ĩhotithie andũ othe gũkorwo mena motungata mao mothe mamakuhĩrĩirie kũrĩa guothe marĩ, nĩgetha andũ matikone kĩgwatio atĩ matikinyaĩrwo nĩ motungata mathirikari.

Ũgethi wa mbembe, mahuti matuagwo na magacokanĩrĩrio handũ hamwe, magacoka makoywo rĩmwe kwa rĩmwe, mũndũ akaruta mbembe harĩa harĩ na mũcakwe, agatiga ihuti rĩu rĩngĩ, mbembe yake akamĩikia gĩtarũrũ-inĩ. Mahuti magacoka makonganio magatwarĩrwo ng'ombe, nacio mbembe cikonganio, cikoywo cirĩ ciothe cigatwarwo cigaikio ikũmbĩ kana cigatwarwo thoko.

Andũ arĩa maikaraga matũũra marĩa makoragwo marĩ werũ-inĩ na marĩa makoragwo marĩ na ngumo ya gũkorwo momĩte, nĩ gũtaha marataha maaĩ. Andũ aya nĩ magũgĩrwo nĩ wagi wa maaĩ na koguo nĩ mathiaga thabarĩ ndaya nĩgetha mathiĩ makone, magacarie maaĩ. Andũ aya nĩ gũtaha marataha maaĩ na maita maingĩ nĩ atumia makoragwo makĩruta wĩra ũyũ nao athuri na anake makoragwo marĩ rũru makĩrora nyamũ ciao iria marĩithagia.

Mwana akĩrathimwo nĩ cũũwe kana cũcũ akĩrathima mwana wake na nĩkĩo arũgamĩte arorete mwana wake nĩ getha atuĩke nĩ ekũmũrathima. Ndũrĩrĩ nĩ cikoragwo ciĩtĩkĩtie andũ rĩrĩa mekũrathimana, no nginya mũndũ akorwo aikarĩte thĩ kana akorwo aturĩtie maru nĩ getha kĩrathimo kĩu kĩa mũndũ ũcio mũkũrũ gĩtuĩke no gĩkũmũkinyĩra.

Ũtui wa kahũa nĩ ũndũ wĩkĩrĩirwo mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwĩtũ. Nĩ tondũ kahũa nĩkoĩkaine ta kamwe ka indo iria irehaga mbeca na njĩra hũthũ mũno. Kahũa getagĩrĩrwo keruhe rĩrĩa kambia kwĩruha karĩa gatune na karĩa kairĩte nĩko gatuagwo na mũndũ agatuĩka nĩegũtiga karĩa karĩ ka rangi wa ihuti thĩinĩ wa mũtĩ. Rĩrĩa gatuo nĩgathuragwo ĩgetha karĩa gatuirwo gatarĩ keru gagakorwo nĩkarutwo na gagacoka gagatwarwo kĩganda nĩgetha gathiĩ gagathondekwo makĩria.

Rũhonge rwa mũtharaba mũtune rũrĩa rwĩ ngumo ya gũteithia andũ matiganĩte arĩa marĩ na mabata ngũrani ngũrani, nĩ gũcera rũcerete andũ na kũmateithia. Andũ aya nĩ onje na matirĩ na magũrũ, amwe marahũthĩra mĩtĩ na arĩa angĩ marahũthĩra ngari cia wheelchair na nĩkĩo andũ aya mokĩte kũmateithia na kũmahe ũteithio wa indo iria rĩngĩ mangĩbatarania, nĩ tondũ wa mawonje mao na nĩ getha mamahũthĩrie mĩtũrĩre. Nĩ maronekana nĩ mekwĩharĩrĩirie mũno na nĩ wega mũno.

Agũri na ahũthĩri a motungata matiganĩte thĩiniĩ wa kambuni nĩ gũcera macerete, thĩiniĩ wa kĩganda nĩgetha andũ arĩa marũmbũyagia na magatabarĩrĩ maũndũ megiĩ agũri, mamarũmbũiye na mamacokerie mabata mao. Nĩ haronekana andũ maikaite thĩ mahoreirete na metereire ihinda rĩao rĩkinye, nigetha marũmbũiywo na nĩ getha maheane mabata mao, na nĩgetha mainũke marĩ akenu. Andũ aya, nĩ mahorerete wega mũno, nĩ tondũ nĩ kũronekana kũrĩ na itĩ njerũ, iria cihotithagia andũ gũkorwo mahorere wega mũno makĩria.

Arigitani a gĩtene ,arĩa mahũthagĩra ndawa cia kĩmerera mĩtĩ na mĩthaiga, nĩ gũthondeka mara thondeka mũndũ woikarĩte thĩ ũrĩa akoretwo arĩ mũrwaru. Nyũmba -inĩ ya gĩtene ona nguo irĩa mekĩrĩte nĩ cia gĩtene, ũrigitani ũyũ nĩwekĩrĩirwo matukũ ma tene, andũ aya nĩ mekĩrĩirwo nĩ mamenyekanĩte mũno na makaheo gĩtĩo makĩria nĩ tondũ ũhoro ũyũ wakũrigitana ndwaumaga o mũndũ wothe, mũndũ wakoragwo na ũmenyo ũcio akoragwo e mũthuranĩre na nĩkĩheo ahetwo kuma mũmbi wa andũ aci.

Thĩiniĩ wa mambura, soda, nĩ indo ya, kĩndũ kĩmwe iria cikoragwo ciĩkĩrĩirwo, na mambura mangĩkorwo matarĩ na soda, mambura macio mationekanaga ta makinyanĩrĩte. Hakĩrĩ ũguo, mambura-inĩ o mothe, soda nĩ cionekanaga cirĩ ta kĩndũ kia goro mũno cia kũnyuwo na kũnyoyora andũ rĩrĩamarĩkia kũrĩa, na marĩkia gũkenerera mambura, nĩcio cinyuwagwo aita maingĩ cirĩ cia mũico, andũ marorete kũinũka nĩgetha makinye mũico wa mambura mao.

Irio irĩa tũrĩaga mũciĩ-inĩ witũ, nĩ hamwe na mbembe, waru, gĩtheri, mboco, na matharũ. Nĩ gũkorwo tũciendete nĩ tondũ, nĩ tũcirutaga ĩmwe kwa ĩmwe kuuma mĩgũnda-inĩ iitũ, na tũgacoka tũgakorwo nĩ tũhotaga gũcikũria na njĩra ĩgwete, na koguo nĩ tũcimenyagĩrĩra mũno rĩrĩa tũracikũria, rĩrĩa tũramenya atĩ, nĩma ti itherũ irio icio nĩ ithuĩ tũgacirĩa.